Ee ore ena na eyiarata eilata e madolta entoki natipikikakibatua kake tanajiungur oleng eilata irmandasini arashu entoki egirai eyier tene naa eilata eba olairambai neaku ninye ena nagirai aitokitokie tenewueji.

Anyor oshi nanu aitumia eilata naji runa rina amu ore nkampunini kumok oila ebaki nilo ayau enkai ilata ketii oshibnkulie nangu kelo ninepu kishamu kitunguu nelo ninepu enkai ilata na mesidai memelok tenipik endaa keeta iilat irngusilo itegemea ana enkampuni naingua kake ore oshi enanyor aitumia na enailata naji rina kesidai oshi inailata nituaikata aning likae tungani egira ai lalamikia ajo keeta enyamali naata neaku aisidai inailata teyiarare endaa tormandasini omukateni okulie tokitin kumok

Ore enabae na esiai olotorok ore ena na enturoto olotorok ore oshi laramatak olotorok aisidai oleng tenkop aang amu entoki edukuya etii lotorok enkop ang naleng neaku entoki nai natumoi teleleki ore entoki nayieu nai niata peitumoki ataasa enasiai na enkidong ore enakidong ino keyieu si niita enkare amu eok oshi lotorok enkare nipik enkidong ino atua entim aikaki akeyie olchani akeyie lemeedi oleng neponu na lotorok ajing netii sii enkare amu keyau inankae lotorok na ore pitum inaishi enye na ekintaki enaiho sapuk nimir nitum mpisai kumok.